Oree enkidurra ooingati tolosho le Kenya naaingati oshii ooidurru esuji oenatoki naji climate patterns eing'uaa olosho le Serengeti te Tanzania, neidurraki Masai Mara tolosho lang' le kenya. Ore ena kidurra naa embaye nabo oombaa naapishana naing'asisho teseuseu. Neakuu keeta oshi erishata naa ninye ake eidurr oingati meeduo nkolong'i pooki eidurr neme erishata nabo kake keetai erishata nabo tatua olari laaninche eidurr iingati. Keidurr sii kulo ingati tengumoi aakumok oleng' neiriamari neidurrie ate nepuo aalang' ireyieta ometabai naa Mara. Neaku embaye oshi ena naing'asisho oleng' neaku oree kuloo otalii naa keata oshi epueji nepuonu adolie lelo ingati eidurrita neakuu kegol oshi oleng' elotunoto oltalii.

Maata nanu enduata napaashari oleng' tengaraki naa ilo speaker le parliament le Kenya. Amu ore speaker le Kenya ashu oltung'ani akeiye pookin ojing' eeh esiai sapuk naijo ina naa oltung'ani ng'en oleng', oltung'ani oisume oleng'. Naa ore ninye toonkatitin kumok naa lakilini oojing' ehh nkopis naijo ina. Neakuu ore enduata ai naa enduata sidai oleng', adol ajoo etonyuaa oleng' neilepunye naa esiai metaa eikidol imbaa naagiraasa tiatua parliament tengarake naa ina kitodolunoto eina siai, neaku embaye sidai ena oleng'.

Eeh megol oleng' teniyou duo naji niloaigerr koon te e-citizen. Iloakee portal eserkali aaportal e e-citizen, niloo naji apik eeh ilomon likihusu atua ina portal naisuj taanaji imbarikinot naatii atua ina portal. Kake, meeindim taa najii ataasa nena pookin tenimiraa oltung'ani le Kenya arashu naji oltung'ani naa oyioloi ajo etii enkop e Kenya tengaraki embaye naje. Neaku megol pii, megol amuu kepuo ninyeake serkali aiadvatais isiaitin napaashari niloduo siyie adol ajoo kaasiai naa nikinarikino kulingana oujusi ino ashuu oenkidimata ino. Neaku embaye ena naa iloake adol pii metii wasiwasi.